Ekisapuk oleng ena siai tenkop amu ketii emoyian najii ene nkojingani keeti ena ng'ues najii enkojingani neeku ninye nayawua emoyian ee malaria neeku ore pee ekuu ketii enkojingani oleng neeku kemoyia iltung'ana nemoyiaa enkera neeku ore ena enasiai amu eyawua sirkali enkoitoi naipimieki osarge iltung'ana nishori ildawai iltung'ana oitanyamal enkojingani oree sii enkae kisho sirkali netii doi ildawai metaa metaa oltung'ani lotum enkojingani Anya pee mitoki arashu ena moyian najii malaria kake esapuk ena siai tenkop ang amu ore pee eishori iltung'ana ildawai nishori eitu etum enkojingani nimitoki atum pii ore pee eishori iltung'ana ildawai nishori metopiro enkajijik natii enetii naa kepiroki biotisho oltung'ani nesupatu eseni loo iltung'ana iltung'ana kituak oo nkera nemitoki ena moyian aisumbua iltung'ana pii

Kore taa tene kekumok malii natii ene amu ketii nkilani netii lgiitani oikakini nankan ,netii ukuta netii siripa natii te nkeper ukuta kore taa nanyorr oleng, netii si dei abaki nena simitini natii nkop naa ninye tails natii nkop. Kore taa nanyorr oleng naa nkilani amu kore pueta nkila osesen naa kera naa ninye nabo ontokitin naanare peet oltungani te nkishon. Enare naa neeta oltungani nkaji, neyari peeta nkilani, neyari peenya endaa ,naa kore naa nkilani kera ntoki etipat oleng te nkishu oltungani qmu miyolo ashomo emieta nankan ,miyolo ashomo, meeta iltungani oyolo ashomo emeeta nkila, lasima naa pieta nkilani niinchop, piitum naa ashomo wuejitin. Kore abaki tanaa ieta teneasita ukuta ilkasi lenye ,netii siripa amu keisho iltungani ripoti, mintoki aata ngorisho esekuriti, mintoki aat nyamalo, kake kore oleng naa nkilani supati ninche naa inchop nimikinya nkijepenilo naa aitibiraki tiatu losho pooki emeitoki iurie, naaku kore na nkilani naa kera ninche enetipat alang ntoki pooki tiatua anapisha nadolita tene .

Kera enabaye netipat oleng to nkopang amu nturore ena oondaiki pooki, nturore empuka suguma, sipinash, mbiasini, ilpaek, maragie ntoki pooki, naa keas naa anatoki naa iltungana oleng te murua aang ana baye amuu kekitok naa inchan naaku ore peaku keata iltungana wuejitin nootur naaku kesapuk naa indaa to losho, nesapuk abaki indaa to sokonini aang' na kotum naa iltungani iropiyiani, ketum iropiyiani naisumie nkera enye ,netum iropiyiani abaki naisumie to nkangitie enche. Kore abaki paa kenya iltungana indaiki elchamba naa kotum biotisho eseseni, neitoki abaki seseni loo nkera kunini aasidanu, ata iltungana kutua aasupatu osesen tengaraki indaa supat enyeita, indaa natii nainguaa ilchamba, naa kore indiaki elchamba naa kesupati oleng amu keeta engufu ,naa keisho seseni biotisho, naa keasie oleng enabaye te nkopang naa keshami, kesupat oleng enabaye teneitumia iltungana nkufu enche ooropiyani aaturr amu inakata otum iropiyiani naa inyakata etum indaa.